En yuu ko kiit nenyone metinyun ko ng'anaset nokere en yuu ako kaniset nemiten noton nebo waislamiek, kaniset nemii kot mising netekat kokaran kot mising, kikichop en oreet nebo kwong'et noton neboiboi biik en yuu kora konyone metinyun kenai kelee biik chemii emoni ko biik chesikunotin, biik cheng'en maana anan kororonutiet konai biik akobo jeiso nenywanet nekiyoe icheket.